E, gima biro e paro ka aneno gini, magi chalo njaga ma oket kanyakla mondo omi odhi ousi.

Kae itimo yiero ne jogo ma dhi riwore kod jo lweny, kata riwruok mar obila.

ikawo nyanya kod otungu, mokuong'o ichielo otungu to kotungu oselokore marabuor, ikawo nyanya inyume iye kisenyumo nyanya mi nyanya olokre mapoth poth tik kawo chiembi tinyume iye inyalo medo gik mamoko mag medo dhandhu mamit e chiemo ,bang' miye gimoro dakika piero ang'wen kama ,tinya golo chiembi ose ikore ,ro bende inya lose e style miluongo ni wet fry ikawo chiembi tinyume emo mochuakore aduma ,bang ka iselokre marabuor inya golo gi tichamo gi kamano.